Marangi marĩa monekaga thĩinĩ wa nguo cia ũndũire witũ nĩ marangi ma wa gĩtĩĩri ona mĩhianano ĩrĩa ĩkoragwo ya kuonania ũndũire witũ kaingĩ na kaingĩ nĩ ciũma cia mahiga ma iria-inĩ ona mĩcoro ĩrĩa ĩkoragwo ĩcoretwo nguo-inĩ, kaingĩ nĩ nyũngũ ya ũgĩkũyũ. Na indo icio nĩ irĩ na bata mũno thĩinĩ wa ũndũire witũ tondũ nĩ cionanagia kĩhumo gitũ na ĩkonania ũthaka wa ũndũire witũ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩhũthĩkaga ta handũ ha gwĩthambĩra moko. Ũngiuma hihi kahinda kana ũrĩkie kũruta wĩra kana o na ume handũ ũreecirĩria hihi nĩ ũkũhutanĩtie na gĩko. Na nĩ kĩega nĩũndũ wa kũgacĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ o na gĩa kũnina germsi, mũno makĩria iria igwatanagio kana iria ingĩtambio na njĩra ya kũhutania na moko mena gĩko, na nĩ kĩega nĩũndũ wa kũgacĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ.